Ore naa enasiai, naa kaidim najo enking'urata oreyiet lotii enkare, enoshi kata etasha, nejing oreyiet enkare sapuk, neeku kegira aruko. Neeku ajo naa nanu, esiai sidai naitiship inkonyek, amu ki therapeutic oleng, teniton aing'or nining esidai. Naa nikinchiunye naa oltau. Neeku ajo naa nanu, kitishipisho tenilo ake aing'or naa nature, ajo naa nanu ireyieta logira ake aruko, naa ore oshi oreyiet tenesha, neruko enkare, nesapuku enkare toreyiet. Naa menare naa nenyikakini oleng. Kenare ake nilo alam inaare amu mesidai naa, kidim nenap oltung'ani, kake king'ori si duo, nitalami nkera, nibung'i enkare penyo, neeku ajo naa nanu esiai sidai, nanyor iltung'anak, naa kelak oshi iltung'anak pepuo adol, neeku naa esiai naitishipisho.

Ore na embae nagira aasa tene, na elion na ltung'anak oishopoto noshi kilani osikarini na teleosho lang' le kenya neaku aidim najo elio enkitok naibung'itae negirai aya evidieo ajo na nanu keeta embae nataasa enakitok na ore na kulo eidim neaku sikarini ashu loshi tung'anak ojuru embae teneasa na ninche eji cid na ore pejuri ninche egira na nince ai record ninye aya e video peyie eaku ninye evidence ajo etaasa enabae netoni nji neaku kelio ajo ketii enjurore naloito dukuya negirai aibung' inajurore aiyapisha peyie etumokini aitunia tenenyai orkesi neaku inababe na naloito dukuya etii enkitok nalio ajo ninye naata makosa netii na kulo sikarini.

Ore na entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na ore angas enatoki na enapili nkumeshi ore nona wayai nibungieki nkiyaa niko na aitoipo nkumeshin we nkutuk na kejibpeyie ibooyo ja kuna moyiaritin naidim oltungani netum tenelo aboitare irkulie tunganak nelo airog nilo na atum moyiaritin naijo korna na kaitadamu enatoki enapaka eetae enapaa moyian naji coronana tolari le lonkalifuni are otikitam na ore apa enatoki kitumiai aibooyo moyiaritin pemilo ake atumbimoyiaritin naijo nena neaku kaitadamu apa ilo kekun lotanyamal olosho oleng nepuoi ainyangu tenkumoi peyienerishie ltunganak enamoyia nashurtakinoi

Enetipat na enabae ena na naitumiai kunatokitin e technology no aipad ashu nkomputani aisumie nkera petum na ninche engeno ekuna tokitin oshi taata peetum nkera anoto enkisuma na nairiamairi ontokitin nagira apuo dukuya tolosho ore pa enetipat enakisuma e technology ashu naitumiai digital devices tenkisuma na nchere ore oshi taata olosho le kenya netubulua oleng eshomo dukuya oleng metaa ore akeyie ntokitin pookin naasi na enkoitoi e technology itumiai neaku etaa enkop digital neaku meeta eninko pilo aisumbnkera tesukul nilo aisilum na enakisuma eapa nemeatae digital literacy na keret oleng nkera teneponu nkera.

Ore na enasiai naji ene block chain na kayiolo oleng tenelotu enaalo oropiyiani amu ore block chain na esiai na sidai oleng na aduaya iropiyiani enikunari na ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol na enasiai nooshi naijo ene bitcoin na ore oshi enasiai e block chain na nchere ore keeta ninye ninye ntokitin naijo blocks na ore ninye pitau oltungani ropiyani ahubperew nelo aiger tinewueji nemeetaboloidimbaitau nemeeta oloidim aibelekenya embae ore ena enatiu akeyie eneaku etanyorayie kila oltungani neaku kesidai amu kerip oleng iropiyiani oltunganak.

Ore ebaye nalotu indaminot ainei tenadol(Kenya civil aviation authority) naa enaambuni naitasheki na erewata oontekei telulungata, kitasheiki naninye aiteru aitengen intunganak oreu intekei, nepuo aisho ninche inoshi tokitin naaji (licence)petum atereu intekei nepuo sii ainguraa ajo ketii (usalama) Ashu eseeriani oloingange peemepuo ake intekei atum (ajali) ,ashu abatata neeku kelo aingoru oloingange naa kitasheiki mpaka itukin nijo indaiki naanyae tiatuaenteke ajo kesidain ajo kipimo nelo naa aitasheki ajo kesidain intekei kitasaki( service) ,kelo naa aingor eseeriani telulungata oontekei

Ore na enasiai na kajo na enoshi na naoshi kura tenkop na enetipat na enabae amu elio olaapa tumganu oji chebukati egira aisho orais embalai ajo nanu certificate itodolu naajo eimua na enetipat na enasiai naji ene iebc amu kitashieki eoshore ekura telulungata angasa aaku kelo ai register kulo tunganak oosh nkurai nepuo aingiraa ajo iyatata ntokitin pookin nepuo ayiolou ajo kaja lowosh kura ore tenkolong naoshi kura nincheboitasheki ninguraa ajo ketii eseriani wuetin naoshieki kura nepuo aiken nona pishai nepuo aiapisha ilo oimua neaku kitasheki ninye esiai eoshoto ekura telulungata na nerip ma ltunganak.

Ore embae nayilo naipirta ena bae na ore angas kadolta enoshi meli sapuk nalang wueutin nemelangau na ajo na nanu reyieta sapukin nemelangai nemeeta na entoki naijo or bridge oim ineweuji nemeim engari kake keimbninche kuna melii nakenap si ngarin nenap irorin neaku keya ltunganak aitayu tolosho obo neya likae osho tinewueji oshi etii enkare na ore kuna oshi kuna niagero lv mtafiti na kuna na naingiraa ajo kaikunono sinkir tiatua enkare tanaa keseriani duo ama kaji ikununo temperatures enyenak najo na nanu elio ltunganak oishopoto nkilani elio ajo keeta entoki naleenito .

Ore eniko njos peyie isaidia serklai ailepunye enkisuma ompisai temurua na nchere ore eniko serkali peisaidiana o njos ailepunye enkisuma na nchere kepuo na kuna ngos aretoki serkali ainyangu impukuinaitumiabnkera tesukul okuna tokitin najo na sinanu te technology naitumiai nkera tenkisuma nepuobsibaisaidia nkera nimidimu ate apuo aisukbninche amu nakata eretu enkisuma, ninyangu endaa tosukulini nitengen irmalimulini enkipirta enkisuma etaata pepuo aisum nkera aitobiraki ore tesiai ompisai kepuo ngos aretu eramatare mbae kumok naretu mpisai.

Ore na enabae kaidim najo enetipat elio na ajo etii orngatuny enewueji neaku kelio ajo reserve enewueji nattiki neaku na esidai tenelo oltunganu adol nkukuniik tiatua game reserve amu kesdidai teneyiolou oltungani kuna ngwesi aitobiraki neyiolou ajo kanyio enya niyiolou ajo kanyio inyor kanyio imba kai Ikunono irkuaki lokuna ngwesi neaku ajo na nanu embae sidai naitishipisho alanga ake eniton adol ngwesi tesimu shomo tabaki taramata amu ore si nona pisai nilo adolie na ninche epuoi ainyangakinyie endaa naramatieki nona ngwesi.

Ore na intokitin naasu peaku kesidai endaa tiatu ankang na naya endaa atua intekei na nchere ore kuna ampunini naishori meyaita endaa atua intekei na ltunganak loisomea inasiai inasiai eyerare endaa lora ariya oleng tiatua eyiarara endaa nitoki sii aku kejurini endaa oleng atan itu eyau atua ntekei neaku kinguri inadaa olengajur ajo kesidai nitoki siaku kitengeni lolotunganak teneyieru endaa sidai safi na neaku kelikini embae oleng nitoki si aku kelikini enikuni tenepiki inadaa esidai aitobiraki pemeinyala pemelo na olchafu ajing ainyal.

Ore na embae nagira aasa tenewueji na elio nkera nagira aisuma tedarasa nama enoshi ake kisuma ekawaida enabombukui kake kelio ajo egira kuna kera aitengenare aitumia nkomputani ondarasani egirai aitengen kuna kera entoki naji digital literacy elio na kuna kera egira aingur impishai tina aipad na enkisuma naloito dukuya na sidai enabae oleng amu kesidai enitengeni nkera aitumia nkomputani ashu technology amu mekute oshi taata eetae esiai nimitumia inkomputani neaku sidai enasia oleng naloito dukuya tenadarasa.

Ore naa embae nagira aasa tene nelio emama natii atua oldukala kitau na enewui sipitali ore ena enaishope enakitok aishop na enkila naibor teshumata na kelio na ajo kemist ashua sipitali etii neaku etii enkae naeua eeta entoki nayieu kajo na olchani ashu ewua aya nona tokitin natii atua inatoki nado naji na ninche sure aa ore inatoki na entoki na naibooyo na ltunganak petum emoyian naji enebiitia ashu aa piboyo imoyiaritin natum iltunganak teneirag iltunganak tenebo ee neaku na inatoki naa ewuo ninye ainyangu nelio egirai aikilikwanishore.

Ore na embae najo na sinanu kenare niyiolou atan itu ias enasiai na keyio ningasa aaku ishomo sukul naitengenari esiai encherare esiai onchumai amu keyio niyiolou enikuni teneasishoreki kuna mashinini nadungieki imilangoni okuna na tokitin naijo tapes naipimieki ntokitin keyieu niyiolou ataasishore kuna mashinini pookin neaku enare ningasa alo sukul piyiolo apima nona mashinini niyiolou na ore si enkae bae keyiou niyiolou eseriani egira aitumia kuna mashinini Adolta ajo ishopito ilo tungani nkilani wenkila sapuk aa eseriani emakeon ingurita.

Ore embaate naitiship tenasiai na nchere elio na ajo esiai sidaii etaasa olopeny eleshamba amu etuunishe nebulu olchani lenye aitobiraki idol ajo keeta biotisho netubulua aaku sapuk nituenya nkukunik nishorua sinye irmatunda neaku esiai ena sidai naitishipisho amu idol naa ajo ataa keeta irmatunda onyae ata ketum iltunganak irmatunda onya peyie itobir iseseni lenye peisho na ninche biotisho neaku ajo nanu esiai sidai ena na kishoru si iropiyiani ore pelo olopeny eleshamba amit na kulo matunda na kelo na sininye alo atum iropiyiani.

Ore na embae nalotu ondamunot ainei tenadol enabae na nchere kaitadamu apa ara enkerai esukul elio na enkokoyia naewuo ariku enkerai enye sukul nelio emalimui natonita tiabori olchani elio elukunye enye neaku ajo na nanu esiaia esukul naloito dukuya tenewueji ebaki neewuo enatoiwuoi alak iropiyiani esukul ashu eyawua enkera enye entoki naji academics naingurari ajo kaji egira enkerai aikunaa enkisuma ashu ebaki naake neeta entoki naetuo ainguraa tesukul neaku entoiwoi ena nayawua enkerai enye sukul.

Ore na tenewueji kaidim najo kadolta na ele leuu na enkuku ena ashu engwes na natii na ewuji naji national park nelio oltungani loewuo adol kuna kukunik ,nemelio ninye oleng kake itadoluaki enkaina enye egira aingorie naa enchupa enkare ajo keji peyie ingur enakukuu ele tunganu neaku adolta na nanu engwes natii atua national park nelio enkaina oltungani na keewuo sinye aduaki keon kuna kukunik ee natii oshi atua animal park

Ore tenewueji kaidim najo kadolta nkwashen orkokoyo ashu najo nduma na kanyor enasiai oleng na kaitiship amu kanyor nanu nduma na kesidai amu kisho osesen biotisho kelo aitobir osesen neaku elio ajo etaasa oltungani esiai sidai oleng aun nebulu, etaramata nitawuo taata kelio ajo ketipikaki esiai nebo na kitishipisho amu ropiyani sinche kuna ore pidol kuna na tenelo oltungani amir na kisho iropiyiani kumok oleng nalo aasie siatin enyenak ana kidim aisumie nkera ashu ainyangunyie nkulie tokitin neaku embae sidai ena amu enkiremore nashomo dukuya.

Ore na embae nagira aasa tenewueji na nchere etii ltunganak na kajo sinanu ilaremok amu ibungita ninche irkardasini oigeto copsid nitodolu ajo misaid company aitodolu naajo ilanderea kulo lorpaek onapita ninche tenewueji neaku elio ajo etaasa na lairemok sipitali enkampuni nagira sininye aretu sininye egirai olanterea oji pepuoi ainuie naa irpaek towuejitin napaasha neaku ilanderera kulo ounieki irpaek tolchambai nitodokini atua irkardasini la kajo sinanu kejo pepuoi aaun naa .

Ore na enasiai kaidim najo esiai na ena e basketball elio ltunganak ashu inkera naake itbarnot loarota na enatoki naji basketball na ore eninko tenisum oltungani ingas ake arik enkiwanja naarieki enapira na ana ena nilo aliki ajo kai ibungieki empira kaji inko teninangaki empira metijinga atua ina net natii inewueji na kaji inko pee inangaki nepuku na kakwa ainini ishaakino migiru kakwa bae ipirta nias naa kakwa nemenare pias neaku kajo na nanu ilobaitengen aitobiraki aliki na ncheriani nasuji tenewueji na petumomi atayiolo.

Ore na embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na nchere etii na esiai enkiremore naloto dukuya etaasa olopeny eleshamba esiai sidai aunisho neitubulua nepuku landerera ashu naa nepuku endaa sidai irmatunda na kajo na sinanu irfakadoni kulo na kesidai irmatunda lijo kulo amu keret osesen nisho osesen biotisho sidai na nitubulu nkera kutitik nerishie ninche moyiaritin neaku ajo nanu esiai sidai ena naitishipisho amu kisho oltungani iropiyiani amu ore peaku etubulutua irmatunda nilobamir na nilo atum iropiyiani nilo aitumia aitaas nkulie tokitin.

Ore na tenewueji aidim najo adolita ltunganak lompukinot napaasha amu adolta ltunganak otonita angas na ore kulo tunganak kelio ajo irmaiman kulo lemeidim ashom amu etonita kulo tunganak tonoshi garin narew ltunganak maiman neibungita irkulie noshi ngusidin naibung irmaiman naabitadolu ajo looishopito nkilani naado najo sinanu loetuo aret ninche ajo nanuloretu ltunganak lemidimu ate neaku ijo ltunganak le redcross loretu ltunganak kelio na ajo eetuo ninche aretu irkulie nishopito nkilani naado aitodolu ajo esiai nabo etii pookin neaku na nejia.

Ore na embae nalotu ondamunot ainei tenadol ena kardasi naigero summit twenty twenty three na nchere itodolu na enaardasi ajo etii emasho sapuk nagira alotu neakubegira ajoki ltunganak oeiger ate ajo kegira aponu ajo na nanu entoki naji registration entoki naji qr code nalo na oltungani aiscan pelo airegister dukuya neaku kaitadamu mashoi kumok nanotote ltunganak e technology kisuma owoitim sapuki napaasha naponu aretu olosho neaku esiai sidai ena natumo ltunganak sapukin lonkampunini sapukin ainguraa ajo kaiko peretu olosho

Oree naa enaa siai naa kaidim najo esiai enaa eunore oorkie, kasidai eunore oorkie amu keret oleng olosho Lang ,kengas aku kitobir irkieek ormanyara nelo aitisidan, naa keyau irkieek enchan ore in na shan nisho yiook enkare, neeku ajo naa sinanu esidai ake teneuni irkieek nemeyieu nedungi, keyieu neramati irkieek amu keretisho irkieek oleng, kitobirieki intokitin kumok, kenare neetae irkieek kumok oleng, kenare nieuni irkieek enaake, naa neun oltungani teweji netii matejo tenaa kenga enye neun irkieek ashu enasie esiai nelo ake aun irkieek amu keeta irkieek tipat oleng tenkishui oltungani

Ore engeno naata naipirta enakipirta na nchere kayiolo naa ajo imelii sapukin kuna naidurie ltunganak aya nkulie kwapi nemetii or bridge oitalang ltunganak enewueji netii enkarebneaku ajo na nanu keretisho enabae oleng amu keeta ewoi nanapie ngarin toltunganak loidurira ongarin enye ataa tanaa olori kidimu ake enaa ship kidimu ake nona garin pooki nidimu ltunganak neaku ajo na nanu keretisho oleng amu kidurie ltunganak aitalamg elereyiet sapuk nemetii enoshi toki naji bridge naitalang ltunganak

Ore na ena na kaitadamu maisha na enaake naasa enaake amu itodolu naa tenewueji ltunganak otii entaun na ltunganak ele nagira ainyangunye netii ngarin Netii ltunganak oponu aingoru nitodolu naa ajo ketii kila oltungani emaisha enye enewueji eloito oltungani aas nchuguliini enyenak nayawua enewueji epoito pooki na nchot napaasha neaku maisha enaake enaa netii ngarin napoito nchot napaasha enapita ltunganak nenapita lolan neaku maisha na ena eya anaake naasa tontauni pokki nidolita ajo eloito na maisha dukuya easita ltunganak nchuguliini enye anaak neaku inabae na nanu aitadamu tenadol ena.

Ore naa enasia na enkitobirata naa ena osandukuni ashibajo na nanu irbokisi lonkera oshi oleng esukul na ore engeno nayieu niata piloaitobir ena na keyieu ningasa alo sukul kuna e technicals naisumisho na enasiai nikisumi nkabilaitin okulo mabatini ajo kaa naitobirieho aisul kaiko tenilobaitobir kuna bokisi kaji inko teniloaishape nikintengenu mbaa eninko tenimpim peintoris aitobiraki nikisumi si eninko pilo aingur makeon pemilo adung keon ashu naa entoki naji safety amu keeta sinye ngolikinot naa neaku ingasa alo sukul piyiolou.

Ore na enabae naji paypal na embae sidai nanare neeta kila oltungani amu ore na ena PayPal na ino naake empesa enkoitoi naa ena narewaieki ropiyani eimu oltungani obo mbaja olikae pa ore ena kiriwakini oltungani otii nkwapi eboo iropiyiani matejo tanaa iyata olchoreashu oltungani lormarei linyi lotii kwapi eboo na indim airiwaki iropiyiani esiai epaypal ashu a kiriwaki ninye iropiyiani na kelelek oleng na kisidai oleng amu keyau eretoto sapuk ore si aai bae na tenelo nitum esiai e online na enootoi oshi elakieki ltunganak eimu nkwapi eboo.

Ore naa tene intokitin naidim atejo kegira aasa tenewueji na nachere etii ltunganak otii reception e kenya revenue authority iyolo na inewueji na enoshiwueji naitashieki ropiyani eserkali aa ore pitum iropiyiani keetae iropiyiani nanare nilak pepuo ashetie serkali olosho neaku elio ma ltunganak ogira apuopuo agira aany peyieishugulikiaki ninche neaku inabae nagira aasa tene netii oloti enchoto enye ajo keeta ropiyani nagira aitau temashini naitaunyeki ropiyani neaku nona tokitin nagira aasa tenewueji

Ore endamunoto tenadol ena na kengas aaku nairobi ena amu ltunganak kumok oleng otii orbaribara etiiki na nchugulini napaasha amu elio ltunganak naa lopoito kila anaa oltungani nkoitoi enyenak nelio naa ajo inchugulini napaasha etiiki elio na ltunganak loshi opik ltunganak engari oji irkondaktani egira sinche apik ltunganak ingarin amu elio ngarin naasita siaitin enye esiaia etii oltungani esiai ekeon igero ninche nchugulini enye neaku maisha nagira aendelea etiiki nchugulini napaasha tetaun.

Ore naa enabaye naa kaidim najo irkerreti kulo looloshon ashu aa nkuapin naapaasha naa itodolu naa tenewueji iltung'anak laa kajo naa nanu loonkulie kutukie oogira naa sininche aitodolu irkerretin lenkop enye naa ore tenkop ang' ibelekenye oleng' culture oltung'anak amu eeuo naa apa enkisuma ormusungu ayaau enkibelekenyata oleng' nepuo naa apa iltung'anak aadumu nkoitoi ormusungu ashu oonkulie kuapi aitaa nkunenye nepuo naa aitapalaa nkunenye neeku ore ninye pee epuoi enkisuma toonkulie kuapi nelo oltung'ani arikino naa irkerreti lenkop enye.

ore na ten eweuji, kaidim najo adolita iropiani, na iropiani kumok adolita ,tene weuji adolita akeyie inkek kumok naipangaro, na isidai iropiani oleng keisaidai iropiani amu keret iltunganak ore ena kuna keek sai nadolita tene weuji, keret iltunganak amu kitoti, nishop iltunganak, na kindim si oltungani neshet enkaji eimu iropiani, niaku kisidan iropiani oleng, kenare ake nenyok iltunganak aingoru iropiani tonkoitoi kumo, pooki naidim oltungani aingorunyie iropiani.

Ore na tenewueji elio naajo etiiki taun na egira ltunganak aas siatin enye etii ltunganak olio ajo apoito nchugulini enye ekawaida na epuoto isiatin enye elio entasat nanapita orbene lenye neloito na ewoi naloitonetii mbaka irpayiani, netii irbaasi naa lajo sinanu ltunganak iputita peyie enap peetum ninche iropiyani neaku irkasin etii ltunganak elio si ologira arumo enkiti kulubaro enye nenapita ololola otii atua orbokis ilo lee amu esiai sinye etii egira anap intokitin pelaki ninche iropiyani neaku tau etiiki negira ltunganak aas siatin enye napaasha.

Ore na entoki naidim atejo kegira aaasa tenewueji na etii naa entasat arashu emama nagira alimu loipirta embae naje elio naa mbaka noshi kipindini naji citizen ashu ntv elio na ajo kegira adumu ilomon alimu naa kajo na nanu ore enatasat na ene kenya revenue authority na lolo tunganak oshi loigero serkali pedumu iropiyiani nanare nelak kila oltungani peyie itumiai Ashetie olosho lang neaki ajo na nanu inabae naloito dukuya tenewueji egirai adumu lomon le tipat.

Ore na tenewueji aidim najo etii iltunganak benki naa enoshiwueji nitaunyeki iropiyiani egira ninche aitayu iropiyiani nelio ajo olaini enoshito ana ncheriani embenki enare neoshi olaini nishugulikiai oltungani manabo ana enelio tenewueji neaku egirai aishugulikia ltunganak nebaki netii oloyieu nepik iropiyiani netii oloyieu nitayu nebaki oloyieu neya enesile neaku egirai ake pookin aramat ninche nishugulikiai ana eyieunoto enye .

Ore na embae nagira aasa tenewueji na nchere etii kulo tunganak kanisa tenewueji elio naajo kanisa etiiki negira aserem enkai etii looshito nkaek etii logira aipid neaku esiai enkai naloto dukuya elio na kanisa nasheta aitobiraki netii ormusalaba dukuya netii ltunganak pooki amu etii nkituak netii irpayiani enkai naake eomonitoi neaku na esiai enkirukoto naloito dukuya.

Ore na paa enetipat pa na nchere ore aiwuangie na inderol tenkaji ino na embae etipat oleng nenare peas kila oltungani amu kitorok ndero natii enkaji neaku kenare ake niar amu keeta olchani na ore entoki nayau ndero na kajo nanu ndakin ake ingori ninye amu matejo enkaji naata irpaek na kenyor indero irpaek neaku keponu aaud irpuyai neaku kenare ake niramat oltungani amu mibooroyi taa keponu amu ore piar neponu nkulie, kenare niata olchani lioshoko nilo na arishie ndakin inonok.

Ore na embae nagira aasa tenewueji na nchere etii enkerai natii atua enkaji enye negira naa adala tiatua elio naa atuaji etii ewoi natii lorikan netii na pooki toki natii atua aji netii enakerai na entito naa nereuta embaisikil enye tiatua enkaji na enetipat enabae amu kenyor nkera endala na kenare nishori nkera metadalata kake kenare ninyeeningori nkera pemedala inyalaki ana tiatua aji ana tewuei nemetii esimuti peme nedala nepuo naa aar ate aitosh aate esimiti neaku enetipat enabae oleng.

Ore na embae nagira aasa tenewueji naa elio ajo etii oldakitari oewuo adol entomononi nanuta tiang na elio na ajo euo na adol tiang amu mesipitali etiiki tenewueji elio ake ajo enkang oltungani neaku ewuo na eledakitari oishope ana rkulie dakitarini nenapita embuku ajo na nanu naigerrie mbaa naipirta ena nutae ena kitok tenewueji neaku egira aikilikwanishore peiger na peyiolou ajo kai egira esiai enye aikunari neaku eramatita taa ninye na esiai sidai oleng teneramati ntomonok naanutaro.